Inoker pichait ni okere minutik oeng noton aenge ko tongaratwet ih ak ndimu ak en taban yun komiten beek, beek ko chemokyingee minutiet aketugul sikorut ak kora en taban yon okere temik chesemberchin logayandanitet ih ak tongaratwet. Tongaratwet kora kobo komonut en kichoben mwanik chekiilen gee ako kerichek kora. ndimu ko ndimu akinee koboisie yon ome chito tung'oek keimuch kiam anan kechul koik beiyon ih sikeyee ko beek ko toreti kot kosob tung'oek en chito

Boisioni tesetai en yu kobitet tab kechirek, not on nekibite sikoista kerbesik chekokosus kechirek. Boisioni koyoche kiai yonkakirat artet simakon asenet en kerichek ndamuun tumtogee Ako atketestai kebit ko makinde lain kotokor komenae Ile koibit ainon kotomo ibit ainon. so kaikai kecher koaengeaenge akobakerotie ketit kotonon simakoon asenet kotumtagee kerichek che kebitisien. Koyekairat nekoibit iiste kuo taban agkinyeket ake netomo kebit koegu rahisi nibuch at kebit kou inoni kobendii ng'uony kerichek chechang. Ako atGai Yoon kibite kora ko kindoo korikei koroin icheru kerichek artet ko yon kibite itik kindoo korikei kerichek

Oinet ap Tana ko oinet neo mising en emet ap Kenya komugul en kainaik alak nepo oinoniton kekuren Sagana ako ngeten tulwet neon nebo Kenya en olonpo meru. koi oinoniten mising akotokchingei alinpo murot katam taikorongchi peekchii baharit neo nepo Indian nonito kotoreti sopeshek ap piik chemenyei cherupekei ak oinoniton alak ko tikuk cheu samakinik kucheru samakinik apakechop kou amitwokik anan pika kealda en siroshekek cheter ak cheter kora kotoreti minutik cherupekee en oinet kopoishe peek chii kinokoi rututik alak tugul.

Noker pichaini okere temik. Choton chebo tyonkikab neko ako en taban yon ko arek chemengeche chebo neko chekimwete. Kimwete kapilanitet yon kakonam kochang kimitek en nechuton, mwetanito koboru kele yerue arek chuton bo neko kochang imitek kosir ko wesoni imitet chutet arechu ngamun tokomengechen soiti. En taban yon kotoku ngungunyek yuton yekokoib kochanga imitek ndamun wunyengee chute ngungunyek siyaitya yekobwa arechuu nyokoruyoso en ireyuu anan koyon reritos en ireyuu koite ko kolol arechu akoiste kokul korotik takosokityo icheket. Kit nemuche kosir kotore soiti ko kepit arechuu ak kerichek chebo tipit kosir mwetet kerichek soiti konyo kobore mitek ako makoi kolok maik akonde ngungunyek chuu sikoiyo kochanga. Tipit tii kokim kosir chekimwete kou chuton yoe temik chuu.

boishoni kobo komonut en temindeet agetuugul, ngobo bandeek ngobo kaweek ak marakweek anan ko chaik iih, ko yoche ketem imbarani kechobokse situn nyagemiin tuguk chototet en kasorweek chemii taa yon, boishoni kiteme ngo araweet aenge kotomo nyagemin tuguk chegogimoche nyagemin en imbarani sigoyaam ak korur imbaar olantugul anan ooh nyoginde koruu tuga siyeityo, si yeityo nyogemine tuguuk chegogibongochin kemin en imbarani kogogorur kochobochok kogoginde bagai imbolea chebo tugaa, yeityo betut negarobon iih nyagemin any tuguk chegogimoche kemokyi kemin imbarani

en yuteet koboruu temindet anan temiik cheechen chebo marakweek, en yuteet ko stachiit negoiit marakweek chu ko kogesember bagaa sabarishek oeng anan agoot kosomok, kogocheer mologenik yegigoii nabass nenegiit wigiik anan ko wigishek oeng iih konaam kosich logoek anan kobiregituun, yegagoiit stachiit neuu nii komuuch kebakyalda yeruryoo bakyalda en siroisheek cheterter anan kotogonyolilen kouu noon komuch ketonaton logoek choteet iih sigebangan kiyoo si eityo kyaam, en tabaan oliin koboruu ribseet neoo keribee marakweek chuton simonyoo rumisheet agetugul neuu nyagotyeech tugaa kobwaa tyongiik alak tuugul, agot cheuu nego konyakwaam marakweek chuton, en kweneet yegagiminda marakweek chu kogagituch nafasiit en kweeneet iih, nafasiit niton koboru kole marakweek chu komategemeonen soiti ropta, kwenoon nigagituch nii nafasiit nimii kweneet iih ko boishen yoon kenogoo beek bune mugungeet ab moshiniit nenyogonogoo beek marakweek iih.

En taonishiek anan siroshek alektugul cheyechen kolasima komiten oficit ab municipal oficit nitet kotononjin anan keserteshin Baishonik tugul chetesetai en emet anan taonishiek baishoniton agenge kominkou mungaroshek chetesetai en taon koicheken chetildoi tigitit kokachin agetugul neyae mungaret agetugul asimabit bik cheyae mungaret nemanoton ak nemakichomdo en taonit agetugul kasit age Nebo oficit nitet kokersheteni tililindo ab taon komatinye bek anan kogere kobakoyai kobakochop baibushek chekikobutok ako kasit age neyae kobtekset agetugul netesetai en Siret anan ko taonishiek cheyechen ako kasit neon Cheshire tugul nekikikoi oficit nitet kokoumak AK sirushek sikokoito Koba serikalit neon Nebo emet

kiit netesetai en yuu koboruu temisheet ab ngogaik ooh kora waiyaat anan ko pchuchuget non kigereen ingogaik en oldo aenge sigibiit koumaak anan koeek roisi, simabagoyaam tuguk chemii imbaar anan koraa simabagotembeanat koumaat myonwogik en kasarta nemuuch koroboni anan en kasarta yemii amaalda en ingogaiik cherubegee en kokwotinweek, kerisheet ab ngogaiik kouu ni kotoreti, yelook ingogaik kolokyiin yetoo aenge, mamuch kobetyoo maaik anan mamuch koruu tumiin ingokyeet yeiit betut neshebe, yeruu tumin ingokyeet en betuut negasheeb iih komuuch kogoon asenet neoo amuun ome chagauu anan kwaam tyongiik alak chebo tumin, so tinye kelchin mising ngeger kouu inoni yaait kosyeeb inokweet kobogicheruu ak kegerchi taban kicheer en ing.

Kit netai kabisa neyoe bik koik ruoik ko rabishek, rabishek nkokas bik kole rabishek chekiliponin ruoik komii barak missing kot kosir muchezet agetukul neo mpiret anan ko mpiretab eut tii konoton neyoe noton konoton neyoe bik koik ruoik anan ko ruat icheket ndamun melekto nebo ruoik ko mii barak soiti rabinik. Kit age ko pitetab bik kolenjin pitenywa oleo ko chome en saishek chon Mii buch kochome chekiruate ko nkoruat kounon ko muche koyai boishoni koib keljin chechang missing en sobenywan che en keljinoik choton aenge keliboni icheket. Bik alak ko kikisikto kikisiche keruon ko yeityo yeyet chichon netyan konome akinee kilopoti.

En tenik kab ingokaik ingoyai boisioni ko kelchin neoo missing anan kobo komonuut missing en temindet agetugul nebo ingok ndamun ye kichanchani ingokiet anan kerutyin kerichek komoite akoi konam miondo agetugul betut nekait kasarta nemite mionwokig ana arowek ab mionwokik cheu amalda komoite yetian konam ingokiani. Yeit kora kialda ingokiani akebiman kiloisiek chik ingokiet nekikaki chanchan kongebiman kiloisiek konyigisen kiloisiek notet kotoreti temindet agetugul koteshi melekwek anan koteshi rabinik konyor rabinik chechang yeki chanchani ingokiet. ingokiet kora nelagu ya kichanchan kolagu Kila maite kolak kila moite kolak kila

Boisioni kokikowalak kot missing, boisioni koripsetab kechirek en keny kokikiripe kechirek chechang alakini ngunon keripe sait ake kwaenge anan kwoeng ui kosir mut, kora kokitokeribe tiong'ichu kiyokote sikwaketa icheken lakini kasarwekab raa keng'ete kirote ak rokoet sikisiptote anan keipchin amitwokik aketugul en yemi mokwoketote kou at kai kinye, kiripe kora kechirek chontinye manyoek cheechen mo cheu ichechuton chu mengechen manyoe kwak kotienge koret nemii anan emet nemii kechiriet nemi nekiboe en olimpo tulwet yekaitit kotinye manyoek cheechen lakini kechiriet nekiboe en olto yeo mat kotinye manyoek chemengechen, ichechu kokokibesio arek ak cheechen lakini chepo kasari, kora kiyomtos tugul ko arek ngo kechiriet neo kobure tugul en yeta akenge.

Kit netesetai en yu ko kasit anan temikab samakinik ako biik chemi ireyu ko nyumnyum kokonu konetushoshekab samakinik, samakinik chemi ireyu ngunon keboe keboisien amitwokik cheterter ndamun en ireu komou chomiten ainet chechengyinge amitwokik icheken samakinik chemi ireyu kotienge ak namba nemi ireyu nebo yekiboen samakinik komuch komii chemengechen ak cheechen ako imuch yongokoechekitu keipe samakinichu kopaa siroshek cheterter kialda sikopit rapinik anan kecher samakinichu akibokechop kou amitwokik sikotoret icheket cheboe samakinik anan ko biik chenyokwole sipokochop kochoben amitwokik akoitia kibakialda boisioni missing kobo komonut en chito neribe samakinichu, samakinik kotinye rapinik chemi parak.